Ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndatuĩka wa kuona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona ĩno atĩ nĩ ceceni ĩrĩa andũ meroragĩra mĩciĩ-inĩ yao, na gũkũ nĩkuo andũ matuĩkaga ona a kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũyũ witũ, kuona andũ aya nĩ mokaga na magatũtangathĩra maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, na nginya rĩmwe nĩ marehaga atongoria aitũ kũndũ ta gũkũ, kũrĩa nĩ maikaraga thĩ namakanjia kwaranĩria, nandũ nĩ matũmagĩra mĩtambo yao kũria ciũria iria marenda, ũrĩa akorwo nĩmarenda ũhoro wĩgiĩ kũmenya mũtongoria ũcio maũndũ marĩa amabangĩire, nĩ ũkoraga atĩ ríĩwe no mũtuĩke akũhũra thimũ, kana ona mũmandĩkĩre, na hau nĩ mũtuĩkaga a kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ nambere na kwonjorithio, na kuona atĩ onama andũ aya nĩ matuĩkaga akũrehe nginya andũ arĩa mena ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũrĩmi, kana ũrigitani, na atongoria acio. Nogakora atĩ tondũ mbica-inĩ ĩno nĩ turona atĩ mekĩraga nguo iria matekĩraga, gwĩciria andũ aya marageria ku konania atĩ, ũndũirĩ wa kũndũ gũtiganĩte, kuona atĩ nĩ turona atĩ nginya nguo iria mekĩrĩte nĩ cironania ũndũire wa rũrĩrĩ rũmwe, na hau nĩ matuĩkaga a gũka na makonania ũndũirĩ wa kũndũ ũrĩa ũkoragwo ũhana, na nguo iria ona matuĩkaga nginya a gwĩkĩra.

Ngano irĩa nduĩkĩte atĩ nĩ njiguĩte, irĩa ciumanaga na maũndũ megiĩ mũndũ ũyũ nĩ tũrona atĩ nĩ anyitĩte kandi, na kandi ĩyo yake nĩ yandĩkĩtwo Naivas. Na ũgakora atĩ ũyũ nĩ mũruti wa wĩra wa gũkũ na nĩ ũtuĩkaga atĩ rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ waingĩra nduka-inĩ ĩno kũrĩa nĩ ũkoraga atĩ nĩ ĩbangĩtwo indo ciothe kũndũ kũmwe. Na we ta mũgũri nĩwe ũtuĩkaga wa gũthiũrũrũka ũgathiĩ ũgĩethaga indo irĩa ũkũgĩrĩte. Na ũgakora atĩ ũgũraga indo ciothe haha na ũgakora atĩ ningĩ nĩ ciendagio na thogora wa thĩ. Na rĩmwe ũgakora atĩ ungĩenda indo cia riko cia kũruga kana irio cia ciana, ona okorwo nĩ ũrenda nginya indo irĩa citũmĩragwo na thitima gwaku, ũtuĩkaga o wakũingĩra kũndũ ta gũkũ, na ugatuĩka wa gwĩcagũrĩra indo ciaku. Harĩa nĩ ũkaga haha mbere ũgakora andũ mena mĩtambo ya tekinoronjĩ maikarĩte thĩ, na hau nĩho matuĩkaga a gũtara indo irĩa wakua nĩ cia mbeca cigana, na hau nĩ ũtuĩkaga wa kũrĩha. Na ningĩ mũndũ nĩ ũkoragwo nĩ araheo kandi, harĩa atĩ kandi ĩyo nĩ arĩtuĩkaga wa gũka nayo kũndũ ta gũkũ. Akagũra indo irĩa arenda kũgũra na hau agatuĩka atĩ nĩ ekũinũka na indo irĩa ekũgũraga.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtuĩkaga gĩa kuoneka kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ. Na ũndũ wa mbere tũrona haha harĩ na andũ erĩ na ũmwe wao nĩwe mũgũri na nĩ kũrĩ na mwendia. Ũrĩa nĩwe ũkoragwo ũigĩte indo ici ciothe hamwe, na agacibanga gatuka-inĩ gake. Na nĩ ũkoraga atĩ, mũndũ ta ũyũ nĩ atuĩkaga atĩ wa gũtigĩrĩra atĩ irio ciake irĩa arendia, nĩ irio irĩa ciumĩte mũgũnda, na cigakũrio na nĩ thaka. Ũguo nĩ egũtuĩka atĩ irio ciake ciĩ thaka nĩ cigucagĩrĩria andũ arĩa mokaga kũgũra thoko-inĩ ta ĩno. Ũgakora atĩ wona irio ciake nĩ thaka nĩ cigũkũgucĩrĩria na ũtuĩke wa gũthiĩ kũmũgũrĩra. Na rĩmwe ũgakora atĩ, akoragwo akĩendia mĩthemba yothe ya irio. Kuona atĩ ta rĩu haha nĩ tũrona atĩ arĩ na waru, na ena nginya nyanya, na oho nĩ tũrona atĩ ena indo ta karati, itũngũrũ, mboga, hoho, na karati. Na nĩtũrona atĩ nginya ũyũ nĩ ũkoraga atĩ ena matunda harĩa nĩ atuĩkaga wa gũciendia ciothe hamwe. Nawe ta mũgũri ũtuĩkaga wa gũthiĩ gwĩcagũrĩra indo irĩa ũrenda. Nawe ũgatigĩrĩra atĩ ũkiuma handũ ta hau, nĩ wamũrĩha mbeca ciake nawe ũgatuĩka wa kwĩinũkĩra na indo ciaku.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩtũrona atĩ, andũ aya nĩ matuĩkĩte atĩ marĩ na hema nyingĩ mũno irĩa matuĩkĩte a gũciga o handũ. Na ũgakora atĩ o hema ĩna andũ na kĩrĩa marathondeka. Kuona atĩ andũ nĩ marahũthĩra mũno tekinoronjĩ, na ũgakora atĩ, nĩ tũrona atĩ mũndũ ta ũyũ ena mĩithikiri ya mũthemba wake, na ũgakora atĩ mĩithikiri ta ĩno ndĩkoragwo gũkũ nja. Kana ona ũgakora atĩ hena kĩndũ kĩrĩa menakĩo mĩithikiri-inĩ yao, andũ angĩ matarĩ. Koguo ũgakora atĩ nĩ matuĩkĩte a gũthondeka kĩndũ gĩgũteithia andũ, na nĩho ũgakora atĩ nĩmatwĩkaga atĩ nĩ marathomithia ũhoro wĩgiĩ mĩithikiri ta ĩno yao. Na nĩgetha andũ matuĩke a kũmenya atĩ kwĩna indo ta ici. Noguo tũrona atĩ ona nĩ matuĩkaga atĩ ona nĩ marona marahingũĩra andũ mawĩra, arĩa matuĩkaga nĩo megũthondeka mĩrigiti ta ĩno. Na nĩgetha rĩrĩa mũndũ aratuĩka atĩ nĩ aratwara, ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩgũtuĩka ya gũthii kũndũ kũnene ĩtagũthũka. Kana ona ĩngĩkorwo atĩ ndĩgũthecathecwo kũrĩa nĩ ũkoraga atĩ nĩ citũrĩkaga magũrũ na hau no ĩtuĩke ya gũkũrehera mũtino. Koguo ũgakora atĩ nginya nĩ ũratuĩka wa gwĩkĩra ngobia, kũrĩa nĩ makwendagĩria na mũithikiri ta ũyũ wao. Ũgakora ĩna ngobia nĩgetha ũngĩkorwo atĩ nĩ ũngĩcemania na mũtino, we ndũgũtuĩka.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ inĩ rũrũ ruitũ na nĩtũrona haha nĩ handũ thoko-inĩ, na nĩtũrona atĩ mwene nĩaratuĩka wa kwendia indo citiganĩte. Kuona nĩtũrona haha mboga, nyanya, gĩtũngũrũ, kwĩna ona gĩtũngũrũ mĩthemba mĩingĩ na nĩtũrona atĩ ona ena hoho, na mũndũ ta ũyũ wĩra wake nĩũkoragwo atĩ o okĩra kĩroko, nĩatuĩkaga wakũhingũra nduka ĩno yake, na agatuĩka wa gũbanga irio ici ciake iria arendia, harĩa we ta mũgũri rĩrĩa wathiĩ kũgũra, nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ na ũgecagũrĩra indo iria ũrenda, na ũgekĩra gakabu-inĩ karĩa rĩrĩa watuĩka atĩ nĩwarĩkia kũgũra indo ciothe, nĩũthiaga kwĩ mwendia na agatuĩka wa gũgũtarĩra mathabu maku, na we ta mũgũri ũgatigĩrĩra nĩwarĩha kũrĩa mũndũ ona nĩatuĩkaga ona nĩararĩha na thimũ, kana agakorwo atĩ aratũmĩra nginya mbeca cia moko, harĩa wagĩrĩirwo gũkorwo nacio nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ nĩwarĩha ũkiuma haha. Na nĩgetha we ta mũgũri nĩũkoragwo atĩ we nĩweonera mbeca ciaku, na nĩũgũtuĩka wagũthiĩ na mbere ũgĩkũragia thoko yaku, kana ona kwonjorithia biacara yaku. Kuona nĩũkoragwo atĩ nĩakoragwo na wĩra mũingĩ wa kũrĩa agĩrĩirwo nĩkũgĩra irio ta ici nĩgetha endie.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ aya nĩ arutwo. Na arutwo aya nĩ matuĩkĩte atĩ nĩ kũnyita manyitĩte mũtambo wa tekinoronjĩ. Na thikũ ici nĩ tũreonera atĩ gĩthomo thikũ ici nĩ gĩtuĩkĩte atĩ nĩ kĩrahĩmbĩria mũno ũhoro wĩgiĩ gũtamba gwa tekinoronjĩ. Kũrĩa thikũ ici ona nĩ maratuĩka atĩ nĩ marahũthĩra mĩtambo ta ĩno gũthoma na no nginya makorwo atĩ mena mũrutani ũrĩa ũkoragwo akĩmenya mũno ũhoro wa kũhũthĩra mĩtambo ĩno. Na nĩwe ũtuĩkaga atĩ nĩ egũthiĩ na athomithie ciana ici, harĩa ona tonginya makorwo atĩ nĩ marakua mabuku. Kuona atĩ mũtambo ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna indo nyingĩ thĩiniĩ, kũrĩa mwana ũcio atuĩkaga wa kũhũthĩra gũthoma. Na kuona atĩ ona akoragwo athomithĩtio ũrĩa agũtũmĩra. Na nĩ tũrona atĩ nĩ handũ marũgamĩte me hamwe na ngwĩciria atĩ nĩ mbica maratuĩka atĩ nĩ kũhũra marahũra. Kuonania atĩ mĩtambo ĩno nĩ kũheyo maheyo na kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ thirikari nĩ ĩtuĩkĩte ya kũiga mũbango ũrĩa ũrateithia thukuru, cituĩke atĩ nĩ cigũkorwo na mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ. Na nĩgetha ciana cituĩke atĩ nĩ cigũthiĩ na mbere na gũthomithio na cimenye ũrĩa cikũhota gũtũmĩra mĩtambo ta ĩno. Kuona atĩ thikũ ici o maũndũ maingĩ maratũmĩrwo marĩa makoretwo na tekinoronjĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ũndũ wa mbere ũrĩa tũrona nĩ atĩ ũyũ wĩkĩrĩte kagoti, ũcio nĩ mũrigitani. Na nĩtũrona atĩ kwĩna mũtumia ũrĩa anyitĩte mwana wake. Na ngwĩciria mũtumia ũyu nĩ atuĩka wa kũrehe mwana wake thibitarĩ, kũrĩa nonga nĩ mũrwaru kana ona ndekũiguaga wega. Na mũciari ta ũyũ nĩ atuĩkaga wa gũkua mwana wake na agatuĩka wa kũmũrehe thibitarĩ nĩgetha atuĩke wa kũrorwo thĩna ũrĩa enaguo. Na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ ekũheo ndawa irĩa atuĩkaga atĩ nĩ aheo na agathiĩ nacio nyũmba, na agatuĩka wa gũtaarĩrio ũrĩa agũtũmĩra ndawa icio akĩhe mwana wake, na nĩgetha mwana wake atuĩke atĩ nĩ ekũhona. Kwoguo ũkoraga atĩ o gĩcigo nĩ gũkoragwo na thibitarĩ ĩrĩa andũ a itũũra maagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra. Kũrĩa nĩ matuĩkaga atĩ ona o mangĩkorwo atĩ mena thĩna wa mwĩrĩ. Nĩ matuĩkaga a gũthiĩ na kuona ndagĩtarĩ na nĩgetha ndagĩtarĩ ta ucio agatuĩka atĩ nĩ ekũmarigita na akamahe ndawa kana agatuĩka wa kũmahe mũtaratara ũrĩa maagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra nĩgetha kũgĩrĩrĩria mĩrimũ ĩmwe. Na ũgakora hau thibitarĩ ĩyo nĩ ĩtuĩkaga ya gũteithia andũ itũũra mũno. Kuona atĩ matituĩkaga marĩ andũ a gũthiĩ kũndũ kũrahihu, atĩ nĩgetha matuĩke atĩ nĩ makũrigitwo mwĩrĩ. Kwoguo ũgakora atĩ thibitarĩ ta ĩno nĩ njega gwĩ ciana na nginya andũ agima na andũ akũrũ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩtũrona atĩ andũ aya nĩ marũgamĩte hamwe na nĩ mbica marahũrwo, na ngwĩciria aya nĩo ene igongona rĩrĩ, tondũ nĩ tũrona atĩ kũrĩa marũgamĩte mĩena yao, nĩ tũrona atĩ nĩ metha ithondeketwo na itĩ cigekĩrwo metha-inĩ ĩo na ngwĩciria haha nĩho andũ magũka na maikare hamwe na matuĩke a kũrĩanĩra, na gũkenanĩra na ngwĩciria aya nĩo ene igongona, kuona atĩ nĩ tũrona nĩo maraheyo kanya ka mbere kũhũrĩra mbica kũndũ gũkũ ona gũtarĩ na andũ, na rĩu ũguo no guo makoragwo atĩ ona no ũkore atĩ ona nĩ ũhiki harĩa andũ matuĩkaga nĩmakoragwo na handũ ha gũikara thĩ na matuĩke a kũrĩanĩra, koguo ũgakora atĩ andũ aya makoragwo mathondekete igongona rĩrĩ, na makarĩbanga ũrĩa magũikarĩra na andũ kũu na nginya makabanga ũrĩa andũ magũikara hamwe igongona-inĩ rĩu rĩao nginya rĩthire, na harĩa andũ magũtuwĩka nĩ magũikara mena ũrũmwe na thayũ, ona nĩgetha ningĩ matuĩke atĩ nĩmegũkenanĩra marĩ othe hamwe kuona atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩmarehete handũ haha hamwe nĩ gũkũngũĩra andũ arĩa erĩ okorwo nĩ kwendana mendanĩte, kana onakorwo nĩ mũthenya wa mũndũ wa gũciarwo ũgakora atĩ andũ nĩ moka hamwe, makarĩanĩra na makanyuanĩra.

Nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ gwĩtubĩra maretubĩra, na nĩgetha ũtuĩke atĩ ũkũhota gwĩtubĩra na ũndũ wa mbere nĩ wagĩrĩirwo nginya nĩ kũmenya nĩ atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya handũ harĩa ũrathiĩ gwĩtubĩra, handũ harĩ na maĩ maingĩ na nĩho ũkoraga rĩu nĩtũ nĩ matuĩkĩte agũthondeka mwena -inĩ harĩa we na famĩrĩ nomũkage na mũgatuĩka agwĩtubĩra handũ ta haha. Na nĩ tũrona atĩ haha hena andũ erĩ me maĩ -inĩ nĩ gwĩtubĩra maretubĩra na nĩgetha ũtuĩke nginya nĩ ũkũruta mũndũ gwĩtubĩra kuona atĩ mũndũ nĩ athiaga gwĩtubĩra ena arata kana ona mũndũ nĩathiaga e wike akorwo nĩ ũĩ gwĩtubĩra na ningĩ rĩmwe no ũgĩthiĩ ta bamarĩ kũrĩa nĩ mũthiaga nginya kwonania atĩ gũticagũragwo no mũthiĩ ona andũ akũrũ na andũ anini na nĩmũthiaga mũgatuĩka agwĩtubĩra na andũ n ĩmatwĩkaga agũikara na ũrũmwe na makenete mũno na nĩgetha ũkũrwo nginya na ũgĩ na ũmenywo hau noho ũngĩtwĩka na ũbundithiĩ mũndũ gwĩtubĩra. Kuona atĩ ũndũ ũrĩa mũhũthũ na nonginya ũtukwe wakwĩra mũndũ ũrĩa arenda gwĩtubĩra mawatho marĩa kũrũmĩrĩra, kana maũndũ marĩa agĩrĩirwo nĩ gũkĩmenya atanaingĩra maĩ -inĩ ta maya maingĩ.